Mane osenindo porofesa Wangare Mathare ne en jatend aluora ma gi kisungu iluongo ni environmental. Ne en miyo mohero pidho yien ahinya kendo kamoro amora mane odhiye, ne ojiwo oganda mondo opidh yien. Nikech sama yien ng'eny, to koth chwe maber to kendo aluorawa bedo maber ka yien nitie. En nong'ere e piny ngima ne wachne mar hero pidho yien. Ne en miyo majaratiro kendo ne en miyo mane osiko paroneji ni chieng' birthday mari, chieng' nyuol mari, chieng' ma in gi gimoro ma in gi gimidwa paro to ipidh yien, mondo chieng' nipargo. Kendo ne o encourage ji kabisa kabisa egwenge kuonde mane odhiye.

tijni oselokore e aluora w akuom kinde mathoth nikech iyudo ka sani jii koro oketo pipes e puothe kendo gitiyo gi sprinkling machine, water sprinkler emakeyo pii ne gik mopidhie puothe. Kendo ma bende ber nikech otindo pii miyo gigo mipidho mag puodho kaka alot, rabuon yudo pii e yoo makare, tiendgi osiko ka bedo mangich kendo giyudo nutrients madwarore nikech pigni nitiere seche tee. Emomiyo pigni ber, osekonyo jopur mangeny

Tijni itimo e aluorawa, imiyo jaduong' gweng' goyo dhoge ne joma nie gwenge ka onyisogi ni chieng' ma kama, tarik makam, saa makama, ibiro luok dhok kama kama. Koro jogweng' gi biro golo dhog gi to gitero tiluoko. Kama iluoko giyeno iluongo ni dip. Kuno ema iluoke dhok makata kagin gi omb okuodo edendgi to chieng'no iluoko maok gibed gokuodo. Ok gibed gokuodo edendgi kendo gibet dhok ma dendgi ler kabsa kabisa

Gino nigi nengo ne jodak mag aluorawa nikech okonyo kedo gi kute maricho manyalo bedo edend dend oganda. Okonyo medo ndaloni mondo odhi nyime kata kane oyudo ka virus ni osedhi malo to obo supress obiro duoko piny mondo, mondo ichak iyud teko kendo mondo virus ni odong' kanyalo fight tuoche moko mabiro.

Jodongo wamiyo luor ekindwa ni ok wa ok wadondre kodgi. Ng'ama jaduong' kineno to imose gi luor. Kapo kata ni iidho mutoka to nitie jaduong modonjo kaonge kom mobete, tichung' ne ekom. Mano imiye luor makende. Ng'ama jaduong' ok iyany bende ok inyier. Ng'ama jaduong' itero mana mos. Ok idondri kode.

Tijni kaneno to aneno lwet daktari gi jatuo. Jatuo ne odhi osuptal kata kar thieth mondo ofweny gima time. Koro ochwo lwete igolo sample idwa ter e lab to sample mitiomo ni en mar malaria. Idwa ng'i ka kute ne mag malaria nie kiwango mane. Kendo mondo ong'e ni ang'o kapo nie n gimalaria no adier kata ang'o matuoe.

Aneno jal modhero eod kuma itime ng'eyo chal mar ng'ato. Iluongo ni voluntary counseling and testing. En kama idhi ka chunyi oyangoni. Ng'ama chuni onge. Idhi adhiya kendi. Koro anene ka obet mos. Chal ni orito ng'ama biro timo ne voluntary counseling and testing. Kanyo itimoni test ing'iyo ka in gi kute mag ayaki kata iongego. Ta kaingodo to jogo miyi hocho mowinjore.

Nyathi ne atero e chenjo dwe achiel mokalo. Ne atere e chanjo mar higa ang'wen kendo ne ok en tich matek ahinya. Ne achopo, tapango laini tachiwo buk mar nyathi mar hos mar klinik. To ondiki to okawe to odhi opim kilo mare kae to oduog omiye vitaminA supplements to gi yadh deworming. Be kaka ne watieko to wawuok waduogo ot.

Anyalo jiwo ng'ato ang'ata mondo otim tijni nikech en chanjo. En chanjo mar corona. To kidhi e chanjo mar corona to ogeng'o midhusi mang'eny made nyalo maki kaponi midhusi odonjo kuomi to ok ohinyi ahinya. Oyudo ka in gi rageng'. Ema omiyo ber ka idhi e chanjo no. Kendo ne anyalo nyisoji ni ber ka kinde ka kinde ko kowach ni chanjo nitiere to mondo ichopie.

Angeyo laktech ee picha maneno ni, awacho ni gin lakteche nikech girwko lab coats kata lewni marochere kendo gin joma nigi nengo e ngimawa e aluorawa nikech gin ema githiedho wa seche ma dendwa ojony kendo gin ema gikonyo jogo duto manigi tuoch emopogore opogore. Ema omiyo gin joma becho kend gin joma nigi nengo ahinya e gengewa e pinyw aka nikech ka waonge dakteche to health sector nyalo bedo marach kendo jii, thoe nyalo bedo mangeny. Koro ema omiyo jogi gin joma nigi nengo kendo gin joma ogen ahinya